ĩĩ ndĩ ndona mũbango ũyũ wa kũheana irio na mũno mũno ũkaga ta mĩeri ĩyo ĩkoragwo ĩna ũrugarĩ mũingĩ na ng'aragu ta January ũguo rĩrĩa kũũmaga mũno after mbura nini ya mweri wa December. Na mũbango ũcio nĩ mwega especially gũkĩhe ciana nĩguo gũkĩhonokia mĩoyo ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩĩ hatĩka-inĩ. Ta nĩtũĩ wega ta na gũkũ ta Turkana kana ta West Pokot gũtikoragwo na tĩĩri wa kũhanda irio kana nginya maaĩ. Rĩu kaingĩ nĩ ũkoraga ng'ombe ciao, ciana ciao, atumia ao nĩ marakua tondũ matirĩ na gĩa kũrĩa, tondũ nginya ng'ombe rĩ nĩ ĩkĩhũtire. Tũmaaĩ tũrĩa tũnini tũrarĩ ta ndemu-inĩ ri tũ ndemu tũu tũkoragwo kũu rĩ nĩ tũniarĩte. Marũũĩ rĩ kũu nĩ marĩa metagwo seasonal rivers koguo ti maaĩ ũngĩkĩhoka mũno. Makoragwo na mbura o hĩndĩ ĩrĩa makoragwo na maaĩ hĩndĩ ya mbura. Rĩu rĩ warora maũndũ ta mau nĩ ũkũmaigwĩra tha. Na arĩmi a gũkũ ta Central Kenya tondũ kũu kaingĩ no haro cikoragwo kuo, no wega magakorwo makĩheana irio tondũ makĩrĩ nacio cia kũheana nĩ nyingĩ gũkũ. Ngai nĩ atũrathimĩte.

Nyũmba irĩa nene cia mohoro bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya nĩ ta, Inooro TV, Kameme TV, Citizen TV, NTV na KTN ona K24 nĩ nyũmba nene mũno. Ee kambuni icio kaingĩ cikoragwo cirĩ rungu wa iburi rĩmwe ta Royal Media Services, ĩyo nĩyo nyene ceceni ta Citizen TV na Inooro TV nayo Mediamax nĩyo nyene K24 na Kameme. Kaingĩ ũkoraga nĩo nĩ kambuni ĩna ceceni nyingĩ cia mohoro kana kana ĩĩna ceceni nyingĩ cia mohoro to ĩmwe tu. Ceceni icio nĩ cigeragia mũno ta NTV na KTN rĩ, nĩ mageragia muno kuonania ta thirikari kũrĩa ĩratũhĩtĩria na tũtiramenya. Angĩkorwo hihi harĩ kũndũ abunge marahĩtũkirie mawatho tũtaramenyaga na tũtarendaga rĩ, nĩ mekaga ũthuthuria na magatuonia. Ona kũmwe borithi mareka maũndũ matarĩ mega nĩ matuonagia maũndũ mau mothe. Nĩkĩo nyũmba ta icio nĩ cia bata mũno nginya gĩthomo-inĩ.

Nĩgetha wandĩkwo ũhote gũthurana, ũrabatara kĩbande original, na gĩbande kĩu nĩ gĩakuonania nĩ ũkinyĩtie mĩaka, na wĩ mũkenya , na umĩte gĩcigo gĩa kũ, kana waciarirwo rĩ na marĩtwa maku marĩa mama gĩbande nĩ kĩonanagia. Na nĩgetha ũthurane, nĩ ũgũbatara gũkorwo na maũndũ maya mothe, rĩtwa rĩaku, waciarirwo rĩ, irore, maũndũ tamau ũguo. Kwoguo nĩgetha wandĩkithio nĩ rũhonge rwa IEBC ũhote gũthurana, no nginya ũkorwo na gĩbande. Gĩbande nokĩo metagia, na nĩ megũgĩkũhũra mbica, nĩ mekuoya ciara wakinya kũrĩa ĩcio itirĩ na thĩna, na nĩũkũhota kũgĩa kadi yaku ya gũthurana. No ona to nginya ũthiĩ na kadi ĩyo mũthenya wa gũthurana, tondũ thaici maratũmĩra maũndũ ma kompyuta. Ũgũbatara kuuga ta rĩtwa rĩaku, kana namba yaju ya gĩbande, na maũndũ maku nĩmekumĩra hau kompyuta-inĩ, na nĩ ũkũhota kũhũra, kũhũra kura. Wahũra kũa, wĩkagĩrwo karangi, kara-inĩ gaka kanini ka refti na ningĩ kuonania atĩ nĩ ũthuranĩte, no nginya wĩkĩrwo kanyamũ kau, karangi kau.

Mawĩra marĩa ma bata mũno marutagwo nĩ NTSA nĩ kũrora kana ngari nĩ cirabuata mawatho, ngari nĩ ikinyanĩirie ikĩro cia gũthiĩ bara na kana ndereba mwenyewe ena gĩthomo kĩiganu na nĩ akinyanĩtie ikĩro cia gũtwarithia ngari bara. Kaingĩ maroraga ngari cia mũingĩ no to ũguo tu nginya ngari cia andũ kĩũmbe rĩ, nĩ maroraga nĩ ũndũ wa kũnyihanyihia mĩ mĩ mĩtino bara-inĩ. Ta rĩu nĩ ũkoraga moete ta barabara ũguo ta ya Naivasha gũthiĩ Nairobi. Makaiga rũgĩko hau ũguo, magoka magĩkĩroraga licence, kana ngari ĩna insurance, kana ĩna magũrũ mathiru, kana hihi rĩ ĩna maũndũ kana ta icicio nguũ, nĩ maroraga maũndũ ta mau ũguo. Angĩkorwo ĩna maũndũ ta mau nĩ wandĩkagĩrwo mahĩtia na ũkahũrwo baĩni. Rĩu nĩ ikinya rĩega mũno mwena-inĩ wa thirikari nĩgetha gũtigĩrĩra gũtirĩ mĩtino ĩtarĩ na kĩharĩro ĩrahanĩka. Na ũguo nĩ ũkũhota kũhonokia mĩoyo mĩingĩ ya akenya arĩa mahũthagĩra bara o mũthenya tondũ nĩ aingĩ. Ningĩ NTSA no ĩroraga borithi arĩa maroya hongo bara, kana arĩa maretia cia maitho, nĩ maroraga. Nĩ mararaga borithi ta...

Ciama irĩa nene cia kĩũteti Kenya thaa ici nĩ ta UDA, Jubilee, ODM, Azimio, ona okorwo Azimio ĩna ciama nyingĩ ta ODM, no thaa ici nĩ matiganĩte nĩ ũndũ wa kũhĩtania enyewe kwa enyewe. Rĩu kĩama kĩrĩa kĩnene thaa ici no tugire nĩ UDA gĩgacokwo nĩ Jubilee. UDA nĩkĩo kĩa William Ruto na nĩkĩo agĩthurirwo nakĩo na tikĩo gĩkoragwo na abunge arĩa aingĩ. Kĩrĩa gĩkoragwo na abunge arĩa aingĩ nĩkĩarĩ Azimio, no tondũ matiakĩhotire rĩ, abunge amwe nĩmagĩthamire mwena ũrĩa ũngĩ magĩthiĩ mwena wa UDA. Na rĩu nĩkĩo kĩama kĩrĩa kĩna nginya andũ ta Icungwa, andũ ta Oscar Sudi na andũ ta Farouk Kibet nĩo maragĩtongoria. Hau mbere kwarĩ Jubilee, Jubilee nĩyo yarĩ nene. Rĩrĩa Uhuru matiganire na Ruto rĩ, gĩkĩhana ta kĩagũa hanini. Hĩndĩ ĩyo mbere ya Uhuru gwakĩrĩ na PNU na hĩndĩ ĩyo gĩagĩtũire gĩ KANU. KANU nĩkĩo kĩama kĩrĩa kĩarĩ kĩ mũthee Jomo Kenyatta na nĩkĩo nginya kĩarĩ kĩa Moi hĩndĩ ĩyo. Na nĩ gĩatũire gĩ kĩnene mũno...

Ndona ũũ ndĩrona andũ mendete bũrũri wao marĩ na kĩoneki gĩa gũgakũria bũrũri wao ũkinye haha ũũ. Gĩbandĩko-inĩ gĩkĩ rĩ, ndĩrona macorete mbica ya ũrĩa maratanya Kenya ĩgakorwo ĩhana mwaka-inĩ wa twenty forty. Ndingiuga ũũ gũtigĩhanĩka, no kũhanĩke tondũ andũ arĩa aingĩ bũrũri-inĩ ũyũ nĩ wĩthĩ na wĩthĩ nĩo mena hinya, nĩo mena gĩthomo na nĩo mena ũmenyo. Koguo gũkorwo nĩo marĩ aingĩ rĩ, nĩ tũrehoka bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ moko-inĩ mega harĩ mbeũ njĩthĩ na nĩ makũhota kũũkinyia haha ũũ. Nĩgetha gũkinya haha ũũ rĩ, ona o atongoria nĩ magũbatara macenjia, nĩ magũbatara manyihanyihie corruption thĩiniĩ wa thirikari, nĩ magũbatara matige kwĩenda mende bũrũri na mwananchi wa kawaida mũno. Ithuĩ othe nĩ tũgũbatara kwĩrutanĩria tũngĩgakinya haha ũũ. Na nĩ ũndũ wa ũguo no tũkorwo twĩ mabũrũri mamwe ma marĩa nĩmo marĩ igũrũ mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Africa, tũngĩgakinya haha ũũ. Ũyũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩguo ũhana hĩndĩ ĩyo ya twenty forty.

Thaa ici ndũrĩrĩ iria ndingiuga no ciĩkĩre ũguo ti nyingĩ, tondũ ona Maathai matiĩkĩraga rũa, no nĩmaikaraga nyũmba icio cia kũgitwo mena Pokot na Turkana, kaingĩ nĩũndũ wa thĩna kana kwaga kinya mbeca cia gwaka nyũmba njega. Ona mĩtĩ kũu ya gwaka-rĩ, gũtirĩ gũkoragwo na tũmĩtĩ tũrĩa tũnini twĩtagwo acacia, kuoguo nĩkĩo andũ acio matakaga nyũmba nene ta cia mbaũ, kaingĩ makaga na tũrũbito makathinga na ndoro arabu makaigĩrĩra nyeki igũrũ. No riũa thaa ici-rĩ, ndionaga magĩkĩra mũno. No gũtingĩaga hihi o mekĩraga, no kaingĩ thaa ici-rĩ, ta acio mekĩraga macuka tu nĩũndũ hihi wa ũrugarĩ na kwaga nguo na rũa-rĩ, nĩ rũmũ na nĩ rũritũ ũkĩringithania na macuka na marakĩruta o wĩra ũmwe. Kuoguo nĩmonire kaba macuka tondũ kinya kwĩna ũrugarĩ-rĩ, cuka-rĩ nĩũkũhota gũthithina ũkanyua thithino ĩyo wega. No rũa-rĩ, thithino ũgũikara o nayo mwĩrĩ, nĩ rũritũ na nĩrũnungaga na cuka ndũnungaga. Na na na ti goro kũgũra cuka, no rũa no nginya ũthĩnje ng'ombe kana mbũri, weterere ĩniare, weterere ĩite maĩ mau mothe ũguo nĩ nĩ ĩroya mathaa.

Ũguni ũrĩa ũkoragwo wa gũbanga na kũrĩha ngari cia andũ othe kũgerera njĩra ya intaneti nĩ ũhũthũ wa gwĩka marĩhi maya. Wa mbere ũrabatara o thimũ yaku na ũkorwo hihi na mbeca ta M-Pesa. Kumania na hau nĩ ũkũhota kũrĩha na ũhũthũ mũingĩ mũno. Ũguo nĩ gũtũmaga mũndũ ahononkie mahinda maingĩ mũno ũgĩka wĩra ũyũ. Tondũ angĩkorwo ti ta rũrenda ta rũrũ rĩ, nĩ ũgũbatara ũkorwo na cash ũthii hihi ta wabici-inĩ irĩa ũbataire kũrĩha, weterere raini-inĩ ũrĩhe. Hihi ũkorwo ona nĩ ũriganĩirwo kĩndũ mũciĩ rĩ, nĩ ũgũkora nĩ ũrate mathaa maingĩ ũgĩka o kaũndũ kanini. No intnaneti rĩ, ndũgũbatara kuma nyũmba, ũgwĩka maũndũ maya ũrĩ o wiki nyũmba. Ningĩ rĩ, nĩ hahũthagĩria thirikari wĩra o ta ũria ngugĩte. Nĩ ũndũ wa andũ hihi ta ngari ĩngĩkorwo hihi nĩ ĩgwĩkĩte mũtino yora, nĩ ĩgũkuĩte bangi kana hihi nĩ yaiywo, kana hihi nĩ ĩkũiyĩte, nĩ ũkoraga nĩ marahota kũmĩrũmĩrĩra naihenya makamenya mwene nũ. Tondũ mwene hihi nĩwe ũkĩmirĩhaga na kana mwene no mahote kũmwona rĩ, nĩ mekũhota hihi kũrũmĩrĩra ngari ĩyo kũrĩa ĩrĩ, na kũrehe eki naĩ acio thĩiniĩ.

ITax nĩ rũrenda rwa KRA kana website ya KRA ĩrĩa andũ matũmagĩra gĩ file returns. Yathondekirwo rĩrĩa digital era yokire. Tondũ hĩndĩ ya tene rĩ, mũndũ no nginya ũngĩathire wabici cia KRA mũbange raini ndaihu biũ kamũira mweri thirty June ĩkinyĩte nĩgetha mũhote gũ file returns. No rĩu ITax nĩ yokire kũhũthia wĩra tondũ nginya kwĩandĩkithia na rũhonge rũi rĩ, ũgũbatara kũingĩra website inĩ ĩyo na gĩbandĩ gĩaku kana namba ĩyo ya gĩbandĩ kũrĩa ũikaraga na maũndũ ta mau, marĩtwa maku, no mau ona wekĩra tu namba ya kĩbandĩ rĩ, nĩ mahotaga kũruta. Rĩu ITax ĩhũthĩtie maũndũ maya mothe. Nginya wĩna kabiacara kerũ rĩ, ũngĩenda gũkaandĩkithia na rũhonge rwa KRA rĩ, ũngĩkorwo wĩna ũmenyo wa kompiuta ndũgũbatara gũthiĩ wabici ciao mũno mũno. Nĩ mokire kũ magwĩtaga decentralization nĩgetha manyihie nginya ona o wĩra ũrĩa mararuta. Tondũ maũndũ mao mothe rĩ marutire in the file makĩmatwara kompiuta-inĩ. Rĩu haha nĩho rũhonge rwa ITax rũkagĩra na rwĩkaga maũndũ maya mothe. Nĩ webusaiti hũthũ mũno kũhũthĩra ndĩrĩ na maũndũ atĩ maingĩ.

Igooti iria inene Kenya kaingĩ rĩonekanaga rĩrĩa rĩratuithania macira ma gĩthurano kĩnene gĩa presidential election rĩrĩa angĩkorwo mũndũ nĩ araigua ta hihi aiyĩirwo kana aubĩkirwo kĩihũ rĩ, atwaraga cira kũu ũguo. Kana cira waku ũngĩtwara riko kuuma kwa Magistrate, Court of Appeal, High Court na kũ na kũ rĩ mareme, Supreme Court nĩyo ĩngĩtuithania cira ũcio, na ndũngĩtwara cira ucio handũ hangĩ. Supreme court nĩho Koome. Martha Koome nĩwe mũtumia wa mbere wa kũnyitĩrĩra igooti rĩrĩ, kũnyitĩrĩra gĩtĩ ta kĩu igooti-inĩ rĩu. Nĩ achievement nene mũno ekĩte o ũguo. Koguo igooti rĩrĩ inene rĩrĩa rĩtagwo Supreme court wĩra wayo rĩ nĩ gũtuithania macira ta mau manene kana hihi kũngĩkorwo na andũ ta ma judges manene mataraiguana rĩ, nĩ wĩra wa igooti rĩrĩ gũtuithania cira u...

Kũnogora mwĩrĩ na wheelbarrow rĩ, nĩ gũteithagia mwĩrĩ na atĩ marũngol ma ta moko nĩ magĩaga hinya, tondũ wheelbarrow kaingĩ nĩ ĩgĩkoragwo na kamũrigo kanini, ndũngĩgĩtwara wheelbarrow o ũguo ũtagũkua kĩndũ. Wheelbarrow ĩkoragwo ĩĩ ya wĩra. Rĩu nĩ ũgĩkoraga rĩ, moko maku nĩ maragĩa hinya rĩrĩa woya wheelbarrow ona okorwo ti nditũ mũno rĩ, ona nĩ ũkoraga nginya mũnyiginyigi na mũgongo nĩ ũragĩa, ũkũgĩa hinya. Muscles icio cia mũgongo nĩ cikũgĩa hinya na nĩ ũgũkorwo wĩ mũmũ mũmũ hanini tondũ mwĩrĩ ũtarĩ na hinya rĩ, ti mwega. Ningĩ rĩ nĩ ũcinaga maguta marĩa marĩa marĩ mwĩrĩ-inĩ matarabatarĩkania, tondũ kũruta wĩra ũcio nĩ ũrona nĩ ũragĩthithina na nĩ ũranoga. Koguo nĩ ũkoraga mwĩrĩ nĩ ũracina maguta kana energy ĩrĩa ĩtarahũthĩka. Na koguo ĩo nĩ ũgũithagia nginya hatĩka ya kũgĩa cukari kana hatĩka ya kũgĩa mĩrimũ ĩno ĩtagwo lifestyle diseases, tondũ ĩo nĩ wĩra mũritũ wa kũhũthĩra mbaru.

Nyĩmbo cia kĩĩrĩu nĩ cihutĩtie andũ ethĩ na njĩra nene tondũ rĩrĩ nĩ ũkoraga nyĩmbo ici nĩ cirahunjia maũndũ mamwe matarĩ mega ta ũnyui wa bangi, ũnyui wa njohi, na ũmaraya harĩ airĩtu. Nĩ cihunjagia maũndũ ta mau matarĩ mega na ti njega rĩmwe. Imwe rĩ nĩ cia kũũmĩrĩria andũ ngoro na nĩ nini mũno, nyĩmbo ta icio nĩ nini mũno. Irĩa nyingĩ cirahunjia ndeto icio njũru cia ũnyui wa bangi. Nĩ ũrakora andũ ethĩ nĩ maranyua bangi mũno gũkĩra tene. Nĩ ũrakora andũ nginya airĩtu na nĩ ndeto ĩtahanĩkaga mũno nĩ maraikara kĩrabu makanyua njohi irĩa ndũrũ. Nĩ ũrakora andũ aya nginya airĩtu nĩ maranyua thigara na indo ingĩ ciretwo shisha. Nĩ manyuaga maũndũ mau mothe. Nĩ ũkoraga airĩtu nĩ marahunjĩrio gwĩkĩra nguo nguhĩ citarĩ njega cironania njaga ciao. Na ũguo tiguo ũndũire witũ na kana ũguo tiguo tũreretwo tũĩ. Airĩtu maagĩrĩire gwĩkĩra njĩra njega ndaihu na mahumbĩre magũrũ mao.

Kwanĩka nguo mũkanda-inĩ ciũme gũkoragwo na ũgitĩri gũkĩra gũcianĩka nyeki kana mũtĩ-inĩ tondũ-rĩrĩ, kaingĩ nyeki-inĩ rĩ nĩũkoraga nguo ici-rĩ ci citinyitĩtwo na kĩndũ kũgwo rũhuho ruoka-rĩ nĩ rũgũtwara nguo ici tondũ nguo cioma-rĩ nĩcihothaga no rũgucioinĩ-rĩ nĩcikũnyitwo na pegi na citikuma hau cirĩ. Mĩtĩ-inĩ no nocikorwo nginya gũ gũtarĩ gũtheru fiũ to nyeki nĩwona ndũngĩgĩthabia kũguo nĩukoraga na nguo ya white -rĩ nĩikũgĩa gĩko kũndũ kũmwe tondũ ndĩkwanĩkĩtwo handũ hega, no rĩrĩa nĩka rũgucio-inĩ nĩwabe ũhure rũgucio weega alafu waanĩke nguo ciaku na pege. Mĩtĩ-inĩ ningĩ nginya kwĩna ũgwati wa kũgwa eeh mĩtĩ-inĩ niĩ ndigĩra mũndũ anĩke ningĩ harĩ nyamũ ciikaraga mĩtĩ-inĩ nocirage nguo icio nyamũ ta nũgũ ũmenye no cikue nguo nacikũherithie na nyoni ona no ci cirage nguo icio kũgwo mũndũ ũranĩka mũtĩinĩ-ri nguo ciake nĩ hinya cithere wega kaba kwanĩka mũgucionĩ gũkĩra mũtĩ-inĩ kana nyeki-inĩ na nyeki-inĩ ũkĩmenye-rĩ nginya ona ng'ombe nociũke kũu tondũ ng'ombe citirakĩmenya na mbũri rĩmwe nginya nĩcirĩaga nguo noũkore nginya nĩcitanukirwo ni ng'ombe nĩũndu wa.

Arabu arĩa mathiaga nakũrĩa ũguo kũndũ gwĩtagwo Sahara Dessert mabũrũri ta ma Mali, Ghana, Nigeria, Morocco, Libya na Tunisia rĩ, andũ acio kaingĩ ta andũ arĩa mokaga na gold na indo ta icio rĩ, arabu magakora aya angĩ mena indo ta ng'ombe na mĩmera ta ĩrĩa ĩtagwo Cocoa rĩ, macenjanagia nao. Nao arabu rĩ magoka na indo cia nakũu kwao, nguo irĩa cia kwao ciĩtagwo linen, gold na mahiga mangĩ ma goro. Na indo imwe gũkũ tũtaarĩ andũ acio mahũthagĩra, mokaga magũrũ njĩra ĩyo yothe makĩhũthĩra ngamĩra na indo ta hihi mbarathi. No kaingĩ nĩ ngamĩra tondú ngamĩra nĩ ĩkũhota gũthiĩ ũrugarĩ-inĩ ũcio thikũ nyingĩ ĩtegũbatara maaĩ kana kũrĩa. Rĩu nĩ makĩrehaga indo icio gĩcigo-inĩ gikĩ gitũ kĩa Africa. Ona to acio tu, andũ ta Maathai na Gĩkũyũ rĩ, mekaga thũgũri yao kũu ũguo. Gĩkũyũ kĩahanda mbembe, mboco na irio icio ingĩ na waru rĩ, mokaga magacenjania na Maathai na ng'ombe ciao. Gũtiagĩkoragwo na mbeca hĩndĩ ĩyo. Ona gĩkũyũ enyewe kwa enyewe ndingĩagĩkorirwo na gabũri gakwa, kana tũbũri twakwa na ũyũ ũngĩ ena ng'ombe na nĩ ndĩrenda ng'ombe rĩ, nĩ ngũmũhe mbũri ta ithano nake ahe ng'ombe yake.

Ũndũ ũrĩa nyendete harĩ Wangari wa Maathai rĩ nĩ wendo wake wa mĩtĩ, wendo ũcio nĩũhutagia mũno tondũ ona niĩ nĩ nyendete mĩtĩ. Wangari wa Maathai wa mbere aumĩte itũũra ritũ na nĩ ndonaga nginya ta mũtitũ wa Aberdare rĩ, nĩ oyaga thigari rĩrĩa arĩ mĩnĩsta kana MP makahanda mĩtĩ ya kũu mũtitũ na kũgiria ta gwitũ harĩ andũ maikaraga mũtitũ na nĩgwakĩtwo nginya cukuru thĩinĩ wa Aberdare no nĩ mahamũrithiro oothe nginya curuku icio nginya ũmũthĩ ũyũ cikoragwo kuo, mĩciĩ yarĩ mĩnene no tondũ marĩ mũtitũ thĩinĩ-rĩ no nyinya mangĩeheririo kũndũ ta kũu tondũ mĩtĩ nĩo rũciũ rwitũ twĩ ta bũrũri rĩrĩa twa mĩthũkia rĩ eeh nĩũgũkora marũĩ nĩmekũniara kana maaĩ nĩmekũhwa nginya rũhuho nĩrũgũkorwo rwĩna rũgĩteng'era mũno na no rũkue indo no kwĩna mĩtĩ-rĩ nĩ rũhingagĩrwo hanini na rũtigũtwĩka rwa gũteng'era mũno, o tagũo nĩũkoraga mĩtĩ nĩtũhotithagia gwaka indo ta cia nyũmba rĩu rĩrĩa twagĩtema mĩtĩ yothe-rĩ ciana citũ rũciũ cigaka kĩ kana cigaka nakĩ ? Rĩu mĩtĩ nĩ o watema-rĩ tondũ nongiya tũkĩmĩhũthĩrerĩ handa o ũrĩa kweragwo cut one plant two ũguo nĩguo andũ magĩrĩirwo.

Kĩrĩa gĩatũmire bengi ya Chase ĩgũe gũkũ Kenya, nĩ ũrũgamĩrĩri mũru, eeh andũ arĩa marĩ gũkũ mehokerwo tondũ Chase rĩ, chase bank nĩ bengi ya mũamerica, bengi ĩyo nĩ yagũka, na yanjirio mwena ũcio wa America nĩ mũthuri nĩ mũthuri ũgwĩtwo JB Morgan nĩwe wanjirie ona ĩtagwo JB Chase Bank, nĩ kuga JB Morgan Chase Bank, bengi ĩyo nĩya mũthuri ũcio, rĩu gũkũ Kenya rĩ, arĩa mehokeirwo wĩra ũcio rĩ, nĩ makorokire, na magĩtwĩka ekinaĩ, rĩu rĩ, makĩanjia kũrĩa mbeca cia bengi, tondũ hihi matiakĩroragwo, kana nĩ makĩhũthagĩra ũgĩ ũrĩa makĩhũthagĩra makaiya mbeca, rĩu gwagĩkinyire handũ magĩkoroka mũno rĩ, bengi ĩno ndĩngĩtigarire ĩkĩgũa, na yathire na mbeca ciandũ aingĩ mũno, nĩ mahorokeire na mbeca cia andũ aingĩ no nĩ andũ aya mehokeire, bengi ndĩrĩ na thĩna tondũ ndĩkĩrutaga wĩra o gũkũ Kenya, ĩ mabũrũri marĩa matongu mothe mathĩ, kuuma United Kingdom, nginya USA, nginya Cananda, nogũkũ rĩ, a Kenya arĩa mehokeirwo rĩ, maugire nĩ gũkĩmĩria megũkĩmĩrĩa, na kũu nĩ gũgĩcokia bũrũri na thutha tondũ rĩu nĩwona kambuni teno, hihi ona nĩ ngĩatwakĩire nĩ yorire.

Mĩbango ĩrĩa yanjirio nĩ thirikari ya kũnyita mbaru mwana wa kairĩtu nĩ: Wa mbere nĩ kũrega ũhiki wa tũirĩtu tũnini tũtakinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Acio meragwo mũndũ no ohwo mĩaka mĩingĩ mũno ta mĩaka thirty five ũngĩhikia mwana ũtakinyĩtie mĩaka eighteen. Wa kerĩ kabira iria iruithagia airĩtu nĩ ciagiririo na ũngĩnyitwo ũruithĩtie mũirĩtu waku kana mũtumia waku rĩ, kana ũkĩmũringĩrĩria eke ũguo rĩ, no wohwo. Wa gatatũ macukuru-inĩ nĩ maraarĩrĩa mũno aciari marehe airĩtu ao magathome tondũ gĩthomo kwĩragwo nĩkĩo cabi ya mũtũũrĩre ũyũ. Koguo mau nĩ mamwe ma makinya marĩa thirikari yoete kuuma thirikari ya Mwai wa Kĩbakĩ nginya thirikari ya Uhuru na rĩu thirikari ĩno. Nĩ moete makinya mau na no marathiĩ na mbere na kuongerera mangĩ ta gũthomithia ciana tũhũ ta, nĩgetha mũndũ ndagakĩgũatie atĩ nĩ mbeca atarĩ, mwana wa mũirĩtu aikare mũciĩ. Na kũmahe taurũ cia ũtheru nĩgetha matigaconoke magĩthoma.

Ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno ndĩrona spinach ciigĩrĩirwo nyeki, na gĩthũngũ moigaga nĩ mulching. Kũigĩrĩra ũũ rĩ, mũndũ aigagĩrĩra nĩgetha citigate maaĩ mũno. Kũndũ gũkũ nĩ kũroneka hihi nĩ kũũmaga na handũ ha ũtinde ũgĩitĩrĩria maaĩ tondũ maragĩthiĩ o rĩera-inĩ rĩ, magagĩtuĩka ndogo rĩ, kana magagĩthiĩ or rĩera-inĩ rĩ, mũndũ aigaga nyeki ĩno nĩgetha maaĩ mau matikore. ĩnyitagĩrĩra maaĩ mau na thĩ mũgũnda ũgaikara wĩ mũgunyu. Na ũgakora spinach ici rĩ, nĩcirakorwo citirabatara gũtinda cigĩitĩrĩrio maaĩ hĩndĩ ciothe. Rĩu ĩno nĩ wambere nĩ ĩhonokagia maaĩ maingĩ kũũrĩra na maaĩ ũmenye maaĩ nĩ thogora kũgũra, tondũ tha ici nĩ gũkĩgũra tũkĩgũraga. Wa kerĩ nĩ ũnyihagĩrio wĩra mũingĩ wa gũtinda ũgĩitĩrĩria, kana hihi rĩ gũtinda ũkĩũrũra kũu ũgĩitirĩria maaĩ kĩrĩa. Wa gatatũ, nyeki ici ciĩkĩrĩtwo rĩ cianjia gũbutha rĩ, nĩ thumu harĩ spinach ĩno. Kwoguo nĩ njĩra njega mũno ya kũrĩma mũno mũno kũndũ gũtarĩ na maaĩ.

Kĩrĩa ndĩrona haha nĩ ũrĩmi wa ngwacĩ makũnia-inĩ. Cironeka cirĩ ngwacĩ nene mũno. Nayo mĩrĩo yohereirwo igũrũ nĩgetha ĩhote kũnyita riũa. Thĩ wa ikũnia rĩ, ũgekĩrwo tĩĩri, maaĩ, tĩĩri mũnoru na thumu na maaĩ arabu ũgagĩkĩrwo ikũnia-inĩ. Nĩ ũroneka nĩ hĩndĩ ũragethwo, aya maroneka ta mathũkagia ikũnia rĩu nĩgetha menje. ĩno niĩ hakwa ndĩrona ĩĩ njĩra njega mũno mũno kũrĩa mĩgũnda nĩ mĩkunderu rĩ, mũndũ no ahũthĩre njĩra ĩno hatarĩ na kĩgwatia. Ona ndĩrona ta thĩ arĩ thimiti na nĩ ũrona rĩu harĩa hekĩrĩtwo tĩĩri ngwacĩ cituĩkĩte nene mũno. Ona ndirĩ ndona ũũ, ũyũ nĩ ũndũ wa magegania ũyũ nĩ ũrĩmi wa magegania mũno. Rĩu kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo atĩrĩrĩ, wa mbere nĩ ũkwenda ũgũre makũnia mega marĩa ma kiro ninety manene. Haya, wa gatatũ rĩ, ũthiĩ mũgũnda woe tĩĩri ũrĩa, ũthiĩ ũthimithie tĩĩri waku ũrorwo kana nĩ mwega, kĩrĩa ũtarĩ wongererwo o kũu ũguo. Kana ta bataraitha irĩa cirabatara kana supplements irĩa ũrabatara rĩ, wĩkĩre tĩĩri ũcio. Arabu wa gatatũ wĩkĩre thumu na bataraitha na wongagĩrĩre maaĩ. Na wekĩra maaĩ maingĩ rĩ, ngwacĩ ici citingĩkũra ũguo, nĩ kũma ciũmaga cikanjia gũbutha ciĩ na thĩ. Koguo ũũ nĩ njĩra njega mũno ya kũrĩma.

ĩĩ ndĩ ndamenya no nyingĩre wabici cia igooti kũgerera intaneti. Ta mũtambo ũrĩa warugũririo nĩ president wa E-Citizen rĩ wĩna wabici icio hau thĩiniĩ. No ona gabere kau rĩ, nĩ marĩ na webcaiti ya magooti mathondekirwo nĩ thirikari nĩgetha tũũndũ tũnini rĩ ta macira ma aici a ngũkũ, mũndũ gũ conned, macira ta mau wonaga kaingĩ mahanĩkaga online ona to nginya ũthiĩ igooti-inĩ wĩ mũndũ kĩũmbe. No ũgererie igooti-inĩ na mũcire na mũrĩkanĩre na mũrĩkanie na judge o thimũ-inĩ. Rĩu mũbango ta wa E-Citizen rĩ, ngina kũrĩha fine ndũrabatara gũthiĩ igooti-inĩ riũ thaa ici. Ũkũrĩha baĩni yaku o hau mũtambo-inĩ ũcio wa E-Citizen tondũ wĩna maũndũ mothe ma thirikari. Nginya kũrĩha fees ma yunibacĩtĩ-inĩ ti ma mũndũ kĩũmbe, ma thirikari no hau ũguo E-Citizen-inĩ.

ĩĩ ndĩ ndahũthĩra mütambo wa iTax kũrĩha magoti makwa na nĩ yandeithirie tondũ nĩ ndahonokirie mathaa maingĩ marĩa ndingĩathire gũbanga raini ta wabici-inĩ cia KRA nĩgetha ndĩhe magoti makwa. Ningĩ mũtambo wa iTax nĩ burĩ kũũhũthĩra no rĩu ndingiuaga ati nĩ gũgĩthiĩ wabici rĩ, no nginya ndingĩhũthĩra tigiti wa gũthiĩ na gũcoka o gwĩka kaũndũ kanini. No rĩu mũtambo ũyũ rĩ nĩ wokire kũhũthia maũndũ maya tondũ we kĩrĩa ũkũrĩha rĩ, kĩrĩa ũgũkorwo nakĩo no mbeca akaũnti-inĩ irĩa wagĩrĩire kũrĩha igoti rĩaku na PIN na ũgĩkorwo wĩna ũgĩ ũcio kana ũkorwo ũĩ kũhũthĩra mũtambo ũcio wa iTax. Angĩkorwo nĩ ũĩ gũthoma rĩ, ti mũtambo mũritũ nĩ mũtambo ũthondeketwo wĩ mũhũthũ kũũhũthĩra. Koguo nĩ mũtambo niĩ hakwa nĩ ũndeithĩtie tondũ nĩ wa ihenya na maũndũ maya mũndũ arathiĩ arĩkĩtie ũgathiĩ ũgagĩka ũndũ ũngĩ na nĩ ĩrahonokia mathaa maingĩ na mbeca irĩa ũngĩgĩtũmĩra gũthiĩ kũu ũguo. Ningĩ nĩ weheretie ungumania wabici-inĩ icio cia KRA.

Ng'ano irĩa njiguĩte na kĩndũ gĩkĩ, nĩ atĩ kĩanatũma bũrũri wae kũgĩa ng'aragu nene mũno. Nĩ ũndũ wa gũthũkangia irio, tondũ nĩ gĩathũkangirie waru, mboco na mbembe mũno mahuti-inĩ. Hĩndĩ ĩyo, gũtiakĩrĩ na ndawa ici tũhuhagĩra thaa ici, nĩkĩo tũakĩgiire andũ ũguo tũtambi tũtũ. Ngwĩciria tũtũ na gĩthũngũ nĩ tũrĩa tũĩtagwo cutworm. Na tũtigaga ta ta tũrarĩa mahuti ũguo raini karaini karaini nginya ihuti rĩkaaya gũthira. Ũguo, ĩgatũma mũmera ũcio wage gũkorwo nĩ ũragucia irio wega kana riũa, kana gũthondeka irio cia guo wega. Ũguo nĩ ũtũmaga ũhotome ũhotome, na ũhotwo, nĩ nĩ gatambi gaka gatarĩ kega. Koguo, no thaa ici, thaa ici ndawa nĩ ciagĩthondekirwo nĩ mũthũngũ, na gatambi gaka gatigĩtugiaga kangĩtua gũũka mũgũnda waku rĩ, no ndawa gahũragwo, ndawa irĩa citagwo pesticides cia kũũraga igunyũ ici. Onakorwo ndawa icio nĩ ciiragwo nĩ rĩmwe nĩ cirehaga cancer, no ta thaa ici tũtingĩrehe ng'aragu, tondũ ndawa icio cirĩ ho.

Coca-cola ona nĩ kambuni yumĩte bũrũri wa America na nĩ ĩthondekaga soda mĩthemba ĩigana ũna kuma Cocacola, soda ĩrĩa ĩtagwo Cocacola nĩo ĩĩ igũrũ biũ, nĩyo mathondekaga namba ĩmwe. Soda ya Fanta, soda ya Sprite, soda ya Krest, soda ya Stoney, icio ciothe nĩ mathondekaga. Nĩ magĩcokete magathondeka juice ĩtagwo Minute Maid ĩrĩa nĩ ya matunda o tu. Macokete magathondeka nyamũ ĩtagwo energy drink ĩtagwo Predetor no ya kambuni yao. Koguo nĩ ũrona Coca-cola nĩ kambuni ĩthondekete soda mĩthemba <inaudible> ngũrani kũringana na ũrĩa ma customer mangĩona nĩ marenda kũnyua. O ĩrĩa yothe ũrenda kuuma Sprite nginya Fanta, no Fanta yakiumĩte bũrũri wa Germany, no Coca-cola magĩcoka magĩkĩmigũra ĩĩ Fanta, kambuni ĩyo ya Fanta makĩmĩgũra. No Coca-cola nĩyo ya mbere na ĩragwo yathondekirwo nĩ mũnjeci warĩ na mũrimũ tondũ tene nĩ yahũthagĩra ndawa ĩrĩa njũru ĩtagwo cocoaine na nĩkĩo ĩtagwo Coca-cola, tondũ nĩ yarĩ na ndawa ĩyo ĩtagwo cocaine thĩiniĩ wayo no nĩ yagĩcokire ĩkĩgirio.

Maũndũ nĩ maingĩ marehagwo nĩ irua rĩa airĩtu na, na nĩ moru mũno. Wambere mũtũrĩre wa mũirĩtu ũcio wĩhatĩka-inĩ, no akue na mũno mũno nĩũndũ wa kura thakame mũno. Mũirĩtu ndathondeketwo wa kũrua kwoguo hĩndĩ ĩyo no atemwo mĩkiha ĩrĩa ĩtarĩ ĩtarĩ mĩnini, mĩkiha ĩkuaga thakame nyingĩ, na tondũ arĩa mareka maũndũ maya ti andũ atĩ magĩthomeire ũndagĩtarĩ-rĩ, matihotaga kũgiria thakame ĩyo yume, tondũ ona matikĩrĩ na mbandĩnji na na indo ici cikĩendekaga cia kũgirĩrĩria mũndũ aure mũno thakame. Wakerĩ, no arware. Andũ aya matihotaga kũ sterilize indo iria maratũmĩra gũgĩtinia mũndũ, ta kahiũ kau.

Ndona ũũ ndirikanaga supermarket ĩrĩa ya Mũhĩndĩ ĩtagwo Chandarana. Chandarana nĩ supermarket nene mũno na mũno mũno ndĩmĩonaga raini cia Kiambu, Ngara, Parklands na South B. Nĩ supermarket yo nene ĩtagwo Chandarana. Rĩu ĩronekana customer ũyũ nĩ rĩ, nĩ ũndũ wa gũtuĩka mũgũri wa kũu mũno rĩ, nĩ maikarĩte thĩ na mageciria na magatua mamũhe bonus card ĩno. ĩno nĩ kuga atĩ no athiĩ aheo ta hihi discount kana oherwo thogora enderio indo thogora wa raithi hanini gũkĩra andũ aya angĩ. Kana angĩkorwo ti ũguo rĩ, akorwo harĩ hĩndĩ angĩgĩthiĩ shopping tũhũ atakũrĩha ona kĩ. Harĩ ta hihi akerwo oe ta indo cia ngiri ikũmi, akaheo nyamũ ciĩtagwo shopping voucher no cikorwo nĩcio bonus cia supermarket ĩno. No kaingĩ kĩrĩa supermarket ĩno ĩkaga ĩkũheaga point, rĩrĩa ciakinya cia kĩndũ kĩnene kana ta shopping ta ya ngiri ikũmi rĩ, wagũra indo ta cia ngiri ikũmi ri, ũgoka ũkarekwo woe indo cia ngiri ikũmi tũhũ ũtagwĩtio ona ciringi point icio ciatarwo cioneka nĩ cia ngiri ikũmi.

Kĩrĩma kĩa Kenya nĩkĩo kĩraihũ mũno he thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nanĩkĩo gĩakerĩ kũraiha Africa. Kũu ndĩ ndathiĩ na ndathiĩrĩire mwena ũrĩa wa Nyeri, mwena wa Karatina. Ĩhĩ, Narumoru, Narumoru, Karatina nĩtwaremirũo nĩ kũingĩrĩra. Ndathiĩrĩire mwena mũrango ũrĩa wa Narumoru na nĩĩ, no tũtiagĩkinyire igũrũ, nĩtwaremereirũo, twakinyire ha, nahakũhĩ igũrũ, heho nĩyatũremereire, nĩtwathiangĩte na tũ. Amwe nĩmakĩremirũo nĩ kũhũhia. Na nĩ kũndũ we gũthaka, na kĩrĩma kĩũ kĩhũtĩtie kaũntĩ inya . Kĩhũtĩtie Nyeri, gĩkahũtia Laikipia, nĩyo Nanyuki, gĩkahũtia Kirinyaga nĩyo mwena wa nakũũ Kangaita na gĩkahũtia Embu na gĩkahũtia Meru. Icio nĩcio kaũntĩ irĩa kĩrĩma gĩkĩ. Nene nĩtũonaga snow.

Gwitũ takataka yũkaga kũoyũo omũthenya tondũ nĩhandũ harĩ andũ aingĩ. Na gwaikaikara haninirĩ nyamũ ĩyo ya takataka nĩ nĩ kũihĩra ĩihũraga kĩĩ, gĩbati kĩũ gĩa takataka. No kũihũra kĩihũraga na rĩmwe nĩgũteagwo nginya ngũi ngũũ, na nĩcinungaga ũrũ mũno. Na mũrukĩ ũciorĩ nĩũkoraga nginya nĩũratũma ũhingane gĩthũri. Tarĩũ ũngĩkorwo wĩna mũrimũ ta asthma , nĩũgũkora nĩũrahingana nginya gĩthũri, ona nginya noũrũte um gĩko haũ. Tũgũnyũ twa tũngĩ, tũngĩhotomia nginya mahũri makũ, noũtũrũte haũ ũgũo. kogũo gwitũ nĩnyonaga kanjũ ĩkĩo na nĩyũkaga mũno na rĩũ ta mĩthenya ta sunday na saturday, hĩndĩ ĩyo matikoragwo wĩra. Ũgũo kaingĩ wĩra ũrũtũgwo kũma monday nginya friday no rĩmwe saturday nĩmokaga. No maga gũkarĩ, harĩ andũ mokaga a kũrĩhwo andũ mwanya, andũ a kĩũmbe, tondũ rĩmwe kanjũ tarĩũ nĩmagomaga, rĩmwe nĩkũrĩ na o kaũndũ kagiria moke, kũogũo gwitũ itũra andũ aingĩ nĩmarĩhĩte rori cia andũ kĩũmbũ ciũke cieherie gĩko nĩgetha cigĩtware Ndandora.

Mũgũnda wa Uhuru Park no nyende gũthiĩ kuo rĩngĩ. Ta rĩu rĩrĩa ndarĩ kuo rĩa mũico rĩ, nĩ ndonire kwĩna maũndũ mekĩrĩtwo ta ndege ciarĩ kũu, ona okorwo nĩ ciagĩcinirwo hĩndĩ ya maandamano. Kwarĩ na ndege yarĩ kũu ũguo. Kũrĩ na tũtemu tũthaka, kwĩna mĩcongo ya nyamũ kũu ũguo, kwoguo na kwĩna kanyeki kega mũno na nĩ kũndũ gũtheru nĩ kũndũ <inaudible> gukĩoywo gĩko hĩndĩ na hĩndĩ. ingĩenda gũgĩcitwara nacio cigĩtuĩke agũkenerera maũndũ maya. Uhuru Park to ũguo tu nĩ kũrĩ tũtuka tũkoragwo kũu na nĩ kũrĩ kũndũ kwega mũno gwa kũhũrwo mbica. Andũ a kũhũra mbica nĩ makoragwo maihũire kũu ũguo. Na ũndũ ũrĩa wa magegania mũno nĩ atĩ, maũndũ maya mothe nĩ tũhũ matirĩhagio. Uhuru Park kũingĩra nĩ tũhũ, hihi rĩu gũcuha rĩ nĩkuo ũngĩrĩha, tondũ acio nĩ andũ kĩũmbe mokĩte makeigĩra macini icio cia gũcuha.

Uhuru wa Kenyatta arĩ mũthũri wendeta gwaka bara mũno, nĩakire bara ĩno ya kũma Nyeri harĩa Marua, nginya Kenol, nĩwe wakire bara ĩyo. Ũngĩthi Nairobi kũma harĩa Westlands, Museum Hill, nginya Mlolongo, nĩakiĩte bara ĩyo ĩtagwo epress highway. Na nĩ barabara thaka mũno tondũ rĩũ takũma Westlands, nyinya nakũrĩa Mombasa Road GNC, general motors barabara ĩyo ĩrĩ igũrũ. Na nĩ mwako mũthaka. Nĩ mwako mũthaka mũno. To ũgũo tũ, mũtrhũri ũyũ noatwakĩire rei, ĩrĩa ĩgĩtwo SGR, akĩmĩrũta Mombasa, akĩmĩtwara Nairobi, akĩmĩrũta Nairobi, akĩmĩtwara Naivasha, kũndũ gũgwĩtwo Suswa. Kwoguo nĩ, nĩaroneka nĩ mũthũri warĩ na kĩoneki kĩnene gĩa gũtwara bũrũri ũyũ mbere , tiga nĩ mahĩtia mamwe mangĩ, makĩhanĩkarĩ, arĩ mũthũri tũngiũga wendete bũrũri, na nĩekire wega. Nĩekire ũrĩa angĩhota.